Tijni gengo chieng mangeny machopo e dala nikech yath mipidho no en kaka tipo e dala. Mar ariyo yien no kosebet maduong okonyo nikech kiuse tiyudo pesa minyalo konyorigo. Yien no bende inyalo gedo go seche ma idwa gero ot. Koro tijni nigi ohala e aluorawa

Ngato otingo picha mar sufria, mangiso ni ngato motingo gini odwa tedo kata ogolo sufria e mach koya tedo. But sufria no aneno carpet manyisno ni odwa kete piny e carpet. E bath sufria no aneno gima chal tie jiko mamino ni notedo kata nodwaro tedo

Puonj ni gi yore ma opogor opogore, inyalo bedo gi ngato achiel kachiel e mbui mar whatsapp kata achiel kachiel kode kata ni inyise weche e video. Kaka japuonjre inyalo tiyo gi s creenshots kaka ma ineno e picha kendo loso wach matin kaka dhi e registra, inform kendo i submit. Ka in gi pin to idonjo e KRA gi password to inyalo submit returns

E picha aneno wuod dhano mochung gi certificate ka ochung e nyim screen ma ondik ni African Awards 2024. Mano nyiso ni en tich manyiso mondo ngat onyiew gi thuolo mar yudo chiwo kata nyiso ni osekonyo ahinya e tich mar bank africa. Gima ber en ni achiel kuom yore mar gitimo nyiso luoro, teko, tich maber kendo chiwo duoko maoket yore gi rateko

Bengi ma savo jii maber e aluora wa en Equity bank kata cooperative bank ma savo jii kendo miyo ji chiwo maber, kendo jii ohere ahinya nikech tije ber kendo en gi chiwo maber e aluorawa

Angeyo ngat mobet diere miluongo ni Martha Koome, en kod nego mokuongo nikech orwako law man kod nengo, angolo man kod nengo, biro mondikogo no en mar nengo, pii momodho no en mar nengo ,wich mosuko no suko gi pesa koro en kod nengo. Joma obet e bathe go nikod nengo, mokuongo lewni magirwako no, mesa magibet no beni kod nengo, kama gibet no bende ochul mond korka gibet kanyo, koro kanyo be nikod nengo

Inyalo yudo kad ni e senta mane ikaw kata mane i apply e kad no, kata inyalo dhie ka chief kata district commissioner ema inyalo kaw kad ma sirkal keloga kad kochopo

Tich mar ber mar golo shati kiweyo kori nono kiketo onyasa ber kigoyo simu nikech iduoko stress ni magi piny kendo iwinjri gi jomoko achiel kachiel kugoyo mbaka maber manyalo kelo ohala kata ber e piny kae

Mago jopuonjre, to gin gi jonyuol gi e skul. Aparo ni imiyogi chike gi skul principal kata jopuonj mantie e skul kanyo. Gima onego gitim ni nyithindo to nyithindogo be kawinjo gima onego gitim e skul kanyo pile ka pile. To giruako masks, mano nyiso ni korona bende ne nitie dierego. Koro ipuonjogi kaka ginyalo bedo mabor kuom tuo mar korona. To giruaho baj mano nyiso ni gin welo e skul kanyo

Gigi dwaro chumbe kata simiti moruw mapek makiting'o to jiwo dendi kendo ibedo gi del maber ma ojing' kendo man gi teko maber ma inyalo konyogo aluora.

Tijno nikod nengo e aluorawa nikech mzigo ma ng'ano oting'ono, en pesa lilo. Kouso wuoch moting'o go, odhi yudo pesa. Joma ochung' go nyiepo. Koro mano miyo ni tijno nikod ohala e aluorawa. Ogunia mochung' kanyoni, oting'o gik miuso. Mano mino ni tij no nikod oh ohala e a aluorawa.